Ore entoki nayiauni toltungani loyieu neasisho tesipitali sapuk tewueji oltunganak omoyia na enkipande esiia o nakeyieuni si oltungani oidim aisuja lolo tunganak meure keyieuni oltungani loata lemeurisho oltungani opi amu yiolo na ajo ltunganak otuata egira aboitare neaku meyiuanu oltungani kuret ltunganak ogol tauja eyaeuni.

Ore esiaia naas entumo ormarei kidim ayau ltunganak tenebo ltunganak pookin lormarei peponu na airo mbaa naiusiana ilo marei petumokini atayiolo vile naikunari siatin ana sukulini enaa teneoshi nkarambeni nayieuni tilo marei arashu pilepunyeki oltungani obo lilo marei iyieu eretoto neakukesidai ntumoritin ormarei amu nelimuni kila mtu entoki naipirta ninye neyau kila mtu nchidai enyenak nidipi aitatua tine wueji neaku kanyor nanu ntumoritin ormarei oleng.

Ore tokulo larin lainei enkitengena nayieunu na keyieuni nanya endaa nemetii sukari ashu ndakini nemetii sukari yiolo na sukuari ajo keyau emoyian oltau neyieuni si namanya ndakin natiu eilata oleng amu yiolo na eilata ajo ketoronok toltungani neaku keyieuni si nanya kuna dakin olchamba ana sukuma nona dakin naitauni tolchamba meyieuni kuna dakin nainyanguni te supermarket

Ore entoki naitaas kuna shilinkini tenemutu aata tenakata, ore entoki edukuya naa kalakie balance esukul naata ,naigil alakie enkaji amu kaanyita enkaji neitu alak taata ,naitoki ainyangunyie endaa nanya amu yiolo ajo kara nanu enkerai esukul neeku natum kuna pisai oleng toonkolongi kumok, neeku endaa ake ainyangunyie naalaki sukul naalakie enkaji, ore enkae toki naidim airiwaki mamai minosa siininye enkiti toki tiang. Amu ninye enkae oshi naisaidia toonkulie olongi.

Ore ntemat uni naasi naa kajo kingurari tenaa keyiolo oltungani atusuja ncheriani orbaribara enaa esaa naifaa pee itashe, enaa esaa naifaa pee ereshu iltunganak metalanga orbaribara. Ore enkae naa kingurari tenaa iyiolo aitumiyia engari ,niyiolo sii aitasheyie niyiolo aipaaka esidai .Ore enkae euni naa kingurari tenaa iyiolo aterewa toonchotoi pookin niyiolo atoosho nkonai pookin niyiolo sii atapaasha kulie arin naaponu.

ore enkotoi nasieki esiai oo impisai tolosho lekenya naa kajo enkoitoi empesa ashu te simu ninye enkoitoi naitumiyai neme kenya ake kitii siiniche inkwapi eboo inkwapi kumok oleng neeku meeta oltungani limitumiya.

Ore olosek le miarata oo nkilani teninyang'u kuna kilani naidipaki apa aishopo too nkulie kuapi naa ore tenilotu amir tena alo e Kenya nemifaa piilotu amir impisai kumok amu iyiolo naa ajo ore nena kilani naidipaki aishopo neminyang'uni sii too mpisai too mpisai naagol. Neeku teneeku ore kifaa paa ore profit ning'ira aaltu aing'oru oltung'ani arashu faida ning'ira alotu aing'oru naa ki pee mee esapuk oleng', nimir duo naa enoshi naamiri tolchamba amu meeta naa oltung'ani loinyang'u.

Ore tenanu aidim atejo meeta esaa nemaata esimu ai kaibung'ita esimu ai kila kila oldakikai naake aata esimu nitisidana naa enkiroroto aai toltung'anak amu kajo ore pooki kata aagira ake airorie oltung'ani, maibung'ita sii esimu natonita neija naa kalaikino nye atotona maibung'ita ina simu.

Kajo ore iltung'anak botorok teniyieu nilo abol akaunt ino te post bank, naa kajo iltung'anak loota enkipande oltung'ani loitabayie tomon oisiet, toltung'ani taa botor duo, naa kajo si ore tonkera na king'urari naa ketii si ntoiwuo naboloki inkera enye na kajo kidim ake pae entoiwuoi aitumia enkipande enye, ataboloki enkerai enye akaunt, oltung'ani litu itabaya tomon oisiet. Kake ore oltung'ani oitabayie tomon oisiet, naa ina kipande enye eyieuni amu keeku naa oltung'ani loidim ilo aitasheki kon.

Ore esidano olaas tenitengen sapukin lenye na iyiolo ajo oltungani oasisho tinewueji oyiolo nchidai neaku ninye odol ntokitin nayieu irkastomani tenkila enkolong na ninye oyiolo nchidai nagiraa irkastomani aimaa ashu ninche aimaa neaku ore ena kitengeneza tenelo olaasani aitengen orkitok lenye na kisaidia amu kilepunye inasiai na ketumoki si osapuk lenye atayiolo weutin naidim ailepunye ashu wuetin nindim aitobira tesiai aaku teneaku mengamaa laasak isapukin lenye na meyiolou na ninye osapuk ajovkanyio nagira aiendele loasak na ninche etungukitia siatin enye na olaasani si oltungani oyiolo entoki na yieu irkastomani na ninye oltungani ledukuya eliki orkastomai entoki nayieu na kesidai oleng amu kilepunye esiai ilo sapuk.

Ore nkibelekenyata nayetuo akuu keetae tolosho lang tee sidai oo lukunguni naa kajo kegira esiai oo lukunguni ailep tolosho ore ninye tidia kop ang naa keetae msaada oshi naishootii oo lukunguni neetae eloitengeni oo puonu aiteng'en irpayiani oo ntasati enikoo pee eramat Nena lukunguni neeku kadolita egira osokoni loo lukunguni ailepu latin apuonu naa ore reteni loo tipikaki naa kajo egirai aitayu msaadani naishori Nena lukunguni Neetae sii Nena msaadani naishori Nena lukunguni neeku kajo ore too Nena msaadani naa keretito naajii lelo tung'ana Liang metutumoki akuu keeta elukunguni kumok naa mpisai kumok Nena nagira apuonu too larin loo puonu naa ore oshi taata kenyaitai elukunguni oleng ndaiki oo lukunguni meeta ndaa nemenyor Kuna kera kutiti naitobirunyieki elukunguni neeku osokoni sidai oleng ele logira alotu ailep

kajo kisidai entemata esiai amu keret osabu lino linasiai amu ketii iltunganak laa kepuonu ake niche esiai amu kifaa pee epuonu, ketii ilkulie laa kepuonu ake aar enkata mpaka nebaye enteipa , neeku ore entemata esiai naa kisaidia oleng amu keretoo tenaa ketii faida nayawua oltungani arashu tenaa kegira ake ninye aanyu olmushara lenye, nalaki iltunganak neeku kisidai enasiai amu kisho osapuk metayiolo ajo keng'ae ilepie neyiolou ilaitadou, neyiolou iltunganak osita esiai aitobiraki.

Ore entoki naibelekenya tosokoni loompuka kingira anyikaki supukuuni naa kaji emitara ,mpisai namirieki Nena puka amu ore naa inakata naa esupukuu meeta oltungani lemeyieu mpuka naa meeta enkang nemeeta supukuuni. Neeku naa kegol oshi ntokiting oleng tenkata esupukuu, neeku ore siininche laramatak loompuka naa keakikisha ajo etira mpuka toompisai kumok amu meeta oltungani lemeyieu neinyangu naa lasima pee einyangu oltungani, meeny sii oltungani ainyangu ata tenemir ninye toompisai kumok.

Ore esidano enkiteng'ena, enkiteng'ena tolairemoni naa, kesidai sii tenitengeni ilairemok, enegira osokoni aikunari, enegira daikin aikunari arashu kakua daikin inositae tenakata. amh Kila enkata neeta daikin enyenak. ketii nkolong'i nemeyieuni kina daiki. netii nkolong'i naamiri Kuna pisai kumok. neeku sidai ake enkiteng'ena tolairemoni. pee eyiolou entoki nainositae tosokoni. neyiolou, ajo kainyioo naa mpisai taata kumok tele sokoni, kainyioo natadowuo bei tele sokoni, arashu kakua nyamalitin naagirae aimaa. tenas kakua moyiaritin naimaa mpuka. kaa mpeku esidai tena olong. kainyioo ifaa poun oltungani tenkolong enchan. kainyioo ifaa piun tenkolong nairobi. amu iyiolo naa Aajo meeta edaa. nemeeta nkolong'i enyenak. miidim atuunu irpaek tenkolong nimidim atuuno irpaek tenkolong enchan Nemeyiolo naa ajo mebulu.

Ore kulo tururi netaretuo oleng entasati amuu too kule tururi etayiolito entasati etayiolito entasati atipika eropiani enye pee epuonu aitumia tee nkulie olongi tee kulo tururi eishoki entasati loonii naiterunye biasharani enye naa tekulo tururi sii etum mpisai enaa naiseva pee esumie enkera enye ore ninye te kule tururi teine etum kulie mareita endaa nanyaa neeku ore kulo tururi netaretuo oleng entasati netaa siniche keeta entasati entoki enye naipotieki mee ang ake etii aomon irpayiani pooki toki nayieu etareto kulo tururi oleng entasati metarewa enkere enye sukuul minyiangaki enkilani etii iltururi ninche loishopito entasati kumok ninche loo retito Kuna tasati miterunye biasharani enye enaa enkiremore nainyiangunye endaiki nairemishore neeku kisidai oleng kulo tururi loo ntasati

Ore eneiko olaramatani peemkou inkibelekenyat arashu tenemoku osokoni kuna saa enyamaliritin naaponu, naa kajo ore entoki naretu oleng naa tenelo enkitengena onkiremore, nkitengena naishori iltungana le nkiremore arashu ore eitu eunisho, naa ajo siake peeyiolou enetiu arashu peeyiolou enetiu sokoni amu ninye naretoo entoki nagira aloto te dukuya naa ore naaji ina nkitengena naa keretoo metayiolo enetiu sokoni atii amu ore oshi lelo laitengenak naa kelimu enelo osokoni atiu to nkatitin naponu ashu enelotu enkatitin too ilarin ooponu neaku ore tenilo nenia nkitengenatin neyiolou entoki nagira alotu te dukuya, neyiolou ajo kanyio ade eun tanakata na kanyio taata eun too ilarrin ooponu ashu tenkata ake nalotu ashu kaji elotu enkaitoki tenkata kiti nalotu. Neaku keyeu taata ina kitengena oleng metayiolo ntokitin naagira aaponu aasa te dukuya.

Ore kulie siatin naishoori te huduma center neme, enkipande, usaidiai enkipay, keetae enkitukuja ilmareita naagirae aaimaki, neetae sii enkitukuja oo ntasati o youth leitu itabaiki, ilarin tikitam oimier, neetae sii enkishooroto oo daikin, too kulo tunganak, neetae sii enkiteng'na ashu training oo Kuna siatin oo nkaik, neetae sii enikoni teneretori ilmareita lang', loogira agila, metaarare maisha neetae sii enkishooroto e tenkulo tunganak oogira aiteru biasharani enye, nishori musaada, naishoori musaadani enye.

Ore ntokitin nayimaki ormalimui wee ntoyiwuoi tenkaraki enkerai enye tenkaraki enkerai tee nkiyimata ee sukuul naa kidim ainguraki Nena subjects pookin naasita enkerai pee eyiolou Ajo kakua naayieu msaada nidim ainguraki Ajo akua nyamalitin etaa enkerai tiang naagira amitiki meyima ashu kakua nyamalitin egiaraa ayimaa tee sukuul naagira amitiki meyima tee nkisuma nigil sii aing'uraa Ajo kaiko pee eibungakino ninche pookira are tinga metaa entoyiwuoi emalimui tiang naa omalimui tee ormalimui tee sukuul pee eibungakino pokira are tenkaraki enkisuma eina kerai ninguraa sii Ajo kakua tokitin eyieu ena kerai tee sukuul arashu tiang pee tumoki ayima ninguraa sii Kuna siatin enaa homework Kuna siatin naishori enkerai mewa ang enaiko entoyiwuoi pee eitasheki enkerai enye tiang aitukuj netaasa Nena siatin nitukuji sii entoyiwuoi metaa ore ntokitin nayieuni tee sukuul enaa tanakata kuna katitin ee CBC amu keyieuni ntokitin kumok nayakikisha Ajo ebungakinote emalimui entoyiwuoi aitau Nena tokitin nayieuni tenkaraki enkisuma enkerai enye

kajo ore eniko ilaramatak pee edupore enkilepunoto evalio tenkiremore naa pee eun intokitin naata valio sapuk enaa pee eun intokitin nayiolo ajo keyaki faida, pee meun ake duo intokitin nemeta valio tenakenya ,nigor osokoni ajo kaadaa naata valio tosokoni, neyakikisha ajo ina toki etuno pee isaidia naa ailepunye valio ashu isaidia naa adupore ina kilepunoto olosho.

Ore enkae toki naas ena app empesa na kereto ltunganak metoripo mpisai enye nereto ltunganak airiwaa mpisai tewoo natii nereto sii tenidip airiwai mpisai tewoi nimiyieu na indim atushu mpisai atushuku neteroto si amu indim ataaasa pooki toki inono itiibatua aji mifaa pilo embenki ashu mifaapilo embenki aitau mpisaiashu eshomoita apik mpisai ore si inapp empesa indim ainyangu pooki toki itii aje nilak itumia ina aap aitumia esimu ino nindim si ainyangunyie credit aitumia inapp esimu ino neaku keeta siatin kumok ina app e mpesa nakajo na etereto ltunganak kumok metaa melasima pipang oltungani boo petumoki aterewa mpisai pinyangu entoki nayieu ashu petumoki ataasa pookki nayieu.

Ore eniko pee eibelekenya esaa nigiraa duo alotie naa akidimi ake airiwaki ormesaj keetae lelo tung'ana lee kastoma keya loo ntekei laa ninche kenarikino pee eliki iltung'ana naa enkutuk nabo sii eitumiai enkutuk nayioloi kila enkop Neeta enkutuk enye tenaa tenakop Kenya naa kajo English ashu kiswahili eitumiai too iltung'ana pookin lemeyiolo arashu kiriwakini email aliki ajoki eibelekenye naa enteke ashuu mpisai nigira duo aitumia oltung'ani lee eyiolou naa oltung'ani neeku keetae oshiake ena toki ee kastoma keya lorikoo iltung'ana teinaa siai ashu looriko iltung'ana tenekuu keetae enkibelenyat naa teine wueji enteke

Ore mbaa naishoru aitax naa ekisaidia pee iyiolou ajo indim atalaa nindim airegister biashara ino teonline aitumiyia KRA nikincho sii password nindim atoripie akaont ino ,nikincho sii tayiolo indim atayiolo ajo kainyoo nagira aasa tax compliance inonok teonline nikincho sii metaa iyiolo tenaa itala tax inonok ashu kebaa tax inonok, nikincho sii verification etax inonok teonline.

Ore entoki nalotu indamunot tenadol enapisha naa enkiremore, enkiremore matejo sukuma arashu impoosho nataasa ele tung'ani, wenkoitoi naitumia ele tung'ani petum ake airemisho, naa entoki sidai oleng.

ore entoki nadolita teneweji naa ilukunkuni, enkaji oo ilikunkuni nadolita sii inkujit nadolita sii olkedet ,okedie nena lukunguni, enkaji nadolita sii ilkegerot, natumoki iltung'anak ataramatie neramatie kuna lukunkuni, inkigerot nausu elukungu.

Ore entoki nagira aasa enaa lukunguni natii boo nagira aing'uraki ate endaa kajo sii ketaboluoki tonkajijik enye metosho enkolong nadolita ajo egira asuja pookin egira aut enkop aing'oru indaikin adolita sii ore enkae toki nagira aasa tenewueji naa ketaa kajo ketaboluoki kuna lukunguni metoijo enkolong arashu meota enkolong pemitoki atoni tonkajijik yiolo naa ajo ore sinye eramatata olukunguni naa kifaa peboluni boo meetu aing'uraki ate arashu meetu amanimanaa teboo alaa.

ore entoki nalotu idamunot naa olashumbai oshomo airorokira naa manya children home, kuna kera naa nagirai aretoo nakajo ninye loshomo abaki ayaki zawadi enaa enadolita neeku inatoki ake nalotu idamunot ainei nelo abaki ainining inchidail.

Ore entoki nadamu tenadol ena naa idialo e turkana adamu arashu idialo oo nkuapi nemidim ate, neeku Kajo loshi tunganak kulo oopuo aabaiki neeku kaidim atejo eretoto.

Ore entoki nalotu damunot tenadol ena, kaidim atejo, olmarei oitutumote, ninche tenebo, aisherekea, arashu sukukuu, arashu, ore enkae toki nalotu damunot ainei, ketii anaa kanisa, kanisa ooltunganak looyetuo, tenebo. ore sii enkae toki nalotu damunot ainei netiu. Anaa. eretoto oo ntomonok, ashu eretoto oo ntasati moruak. amu ntasati kumok adolta tede tesidi. naa kajo enaretoo oshi Kuna tasati moruak. inatoli nalotu damunot ainei, ashu ena retoto oo ntasati moruak, nemeidim ataas ,ateretoi ate

Ee pae oleng kaata eng'eno naipirta ilikunkini. amu kaata naishooki apa mamai.te group naji sakdem. nitengena. naa katii Ina olong Ina kitengena. enikoni pee otii. enikoni pee ishori edaa. nitengeni sii, iyiook enikoni pee ototii Kuna lukunkuni . enikoni pee ereti. naa kaidim atejo ore Kuna lukunkuni naototi nimifaa pee incho daikin eboo. amu keeta daikin enye Naifaa pee ishori. nainyianguni tolduka. nimifaa sii peetoni oleng. eitu eok enkare. neeku kitengenaa aat naipirta Kuna lukunkuni naifugai. naata sii ena pee intobiraki enkaji sidai nairag. amu miidim naa aatotoni oleng te wueji .nairobi. itii ewueji sidai. naa ewueji naairowua naidim araga. neeku Ina kipirta aata tene wueji oo Kuna lukunkuni naipirtae.

Wore enaiko pee aisum oltungani metayiolo ena siai oombatai ashu enasiai oolukunguni naa kajo kajoki ake ilo tungani, wore kuna lukunguni naa keyieu endaa sidai enaa kuna daikin nainyiangakini, neyiou enkare naok, neyieu imbakulini enye naishorieki ina daa, onaishorieki enkare, neyieu sii enkitotio ekila siku, neyiou sii ninguraa inkiloi enye tenaa kekira aitadou arashu enaa kekira ailepie, neyiou sii ewoji sidai nairag amu meyieu enkijape, nemeyiou sii niboloki enkolong' tekila daikai, kifaa paa ingas ake aboloki paa wore adake pee eaku teipa nishukoki inkajijik enye. Neeku ina kitengena aisho oltungani loyieu neyiolou ena siai oolukunguni.

Ore ena bae eramatare naa ene tipat oleng toolmaasae. ore sii ena tasat naa kajo irkuon epikitae olale. pee menak intare. naa kajo kejo pee etumoki atalepo nena tare, arashu peetumoki. pee mitoki aaku lelo kuona kutitik. noo mama lenyem nkinejik amu mifaa naa pee epuo ewueji nelakua Eton aa kutitik. naa kaidim bake atejo sii ore ena siai eramatare ninye naitotito ilmareita kumok. ninye naishorita edaa. naa Kuna kineji naisumita nkera kumok too sukuulini. naa kajo te university .naa ninche sii nainyiangaki iltunganak te Ina amu etaa oshi taata kinyiang'uni isiatin. neeku keeku Kuna kineji nainyiangakita ninche. naibungita ilpaek. ninche naaretito ilmaasae amu Kuna kineji oshi enye ingorita .ashu ena ramatare nagira aibung'aki ninche ilmareita lenye.

Ore entoki naitiship tenasia na olari ladolita tenewueji ore enkae na ormurani oingorita ntokitin enyenak ore enkae toki na nkishu nagira adaa ore enkae toki na eseriani natii enakop meeta orkelele ore enkae toki naitiship na ore enagira eletungani aingur kuna kishu na kitishipisho amu kenyor eramatare enye na entoki naitiship yiol irmaasai ina.

Ore enikunari enasiai temurua aag na ntasati oshi naitobir nkajijik ashu nkokoyiani amu ninche naata eyioloto oleng okuna siatin enakitobirata okuna ajijik ormaasai ninche napuo ayake ate tentim neponu aitobiraki ate na ninche naliki aatenenikunu inaaji amu indim aitobira enkaji ino nindim aitobira enkaji nairagir irkuon linono anaa olalae neaku ntasatu oshi naata esiai sapuk tenkitobirata ekuna ajijik amu ore oshi iroayiani na kepuo shoo ashu epuo aingoru emkurma neaku entasat naitobiraki keon enaaji ashu esiankiki.